Nkibelekenyata e siwuo naiyeuo nemeisharuu endaa ebuluu aitibiraki ena nidolita tenaa pishaa. Kore si ai ntokii naiyeuo nkibekenyata tenaa baye naa ana nemekore etai elchambaa sapuki o diimi neitubulunyeki endaa aikonyi.

Kadamu ara nkini kerai kigira aiguranie kula ng'anayio. Kabar sii agira aisoma te sukuul ajo kejua kulo ng'anayio naa kator sii ajo menere peenyai amu keeta e sumu.

Oltung`ani logira aas, e biashara naji forex trading. Enaa enadoyio rropiyiani oo nkulie kuapi neilepu nkulie netum ninye entoki. Idim nias ena ira oltung`ani makewon oo kias sii mbankii, neas ilbiasharani, neas sii sirkali peyie etum faida teneibelekenya irropiyiani ee nkuapi naapaashipapasha e dunia.

Eitu egirai aipatishore iltung`anak lamata naimieki aashu eyauni ena system atua olosho le Kenya. Niaku imeyiolo apake iltung`anak kumok aajo kaji iko teneasisho. Ore sii enkae toki naa kikumok isilen naatae apa te system naima apa naji NHIF. Niaku kelotu ninye esile nejing atua ena system niaku mishooyo ebaiki naa enkata supat metumo naa system aterrepa enkop.

Kore iimu enkoitoi e e-citizen netum iltung`ani impala nareyie e garri o ashu driving licence. Idim sii nitum empala nikincho o ruhusa nilo nkulie kuapi aashu e passport. Idim sii nitum certificate le good conduct likidimie ninye teyiai ilkasi aashu taasa ibiasharani to losho le Kenya.

Kegiraa minisitaa loitasheki ilbaata buiitisho e seseni abool sipitali nyejuuk e Level Five. Netipat ena baye amu kotuum oltung'anak retoto e sipitali.

Kore ena e baye na biasharaa e matundaa loji apples . Kore ntoki ekwei ninteruu naa piiya sokoni supaat naidim ana kuo matundaa nemiirike aitibiraki . Yoo sii ai ntoki pijeluu elmatundaa supaati loshaam iltung'anak.

Kaagira shii alaak biil e stimaa eimu nkotoi e simu. Kaas ana amu ekelelek naa kaishoo abaki matalaa taa nkaata naneree paatum atumo enkimaa e stimaa. Kalaak si enkadaai e simu eimuu enkaata e simu paa atum airorie ekarita laineen.

Misapuk ena siai tenkop ang' amu metii naa enkuluponi naidim aitubulu ilkeni oitayu kula ng'anayio. Yiolo sii ildama kitok otii enkop ang' naa kemitiki kulo ng'anayio ebulu aitibiraki.

Kore enyamali ekue naa, kekumok iltung'ana ogira aas ena siai e Mpesa. Koree sii aitoki, netii ilapurok loidim nitanyamal ilopeny lo mpesani.

Kesaidiye ebiasharitin kumook amu kelelek naa laata e simu neeku kelepunye abaaki nenia biasharani. Yoo sii ai ntokii naa keitadoye enyamalitin naituwuana empurorie amu menaap naa iltung'anak silingini e cash. Yoo sii tenetumiari nkotei e simu te laata nidiim loopeny aikena silingini onye aitobiraki nedol tenaa kedoyorita biaashara tanaa keleapita.

Keidim iltung'ana neitobikoo biotisho enche, tenenya inkajijik napashi paasha endaa naret iseseni lenche, kore sii aitoki naas na tenepal emerai washu ildawai pookin oidim neitar iseseni lenje.

Keitapaaru eduat aineen apa ara nkinyii nkerrai ajo keetai kenyaake mpaari naolo sukuul naijoo ena. Naitaparuu siii mbaari ekwee natijing'aa sukuul e kilebeet e univasti. Naitapaaru sii mbaari emuisho natung'anye sukuul aidipaa atumoo edikirii ai.

Kegira entumo enkomono alo dukuya tene e county e Nyandarua, iyiolo ena tumo naa, kila lari etumo iltung'ana. Netipat ena tumo oleng amu, kotumo iltung'ana, neomonoki enje, meshoo Nkai mali, meishoo eng'eno, meishoo ntoki pooki toki nayeu, peetum ashom dukuya.

Kadolita iltung'ana loogira aperi, enemeeta enchipai pipii, imaniki naa kemoyia washu nearita ninche olameyu.

Enkera eesijan are naagira aisuma te darasa kegira enkae aisum enkitabu netii nkae aigerisho tesiedi tidie.

Keisiligu pai pii amu kore enkampuni e Safaricom te Kenya naa ketobolo ninche e m-pesa ni te kila wueji e Kenya. Naa keitelelia niche Ina siai entumoto e ropiyiani eimu esimu.

Kaikilikwanu pae pii, ajo kainyoo sababu pee ilepa , imaniki abaki naa eilata nailepaa oo imaniki etipika sirkali Kodi kitok ina toki piilepie ninche services enche.

Kore entoki ekue naa keyiare pee inoto enkisuma nikidimie taasa ale siai. Ore sii aitoki Na kiyiare pee itum ewueji nikidim aishoo enkitaariyiano eniasie ale siai. Ore sii teniyeu nibol biashara ino keyiare pee iyata ishilingini o masaa pookin niasishore.

Keitodolu ajo meetae ilorikan lootonieki pee etumi aisumata aitibiraki. Mmanyorr Ena bae amu kemitiki naa nkera eas esiai lenche lenkisuma te lelekunoto.

Oltung'ani logira arewaki likai isilingini tenkoitoi esimu. Kitodulu ajo ing'ania dii irewakita silingini, tenaa ninye, niron yes tenaa mara ninye, niron no

Kotum iltung'anak ng'eno naapaashipaasha amu kiteng'enae. Notum sii iltung'anak ootutum obo neas sii nkulie baa ibaiki neyau maendeleo. Nidim sii iltung'anak aatum seriani egira aas imbaa tenebo.

Kore naikunayie ina baa naa pee alo bank adol customer care. Ore pee ibaya bank nikinchori form ijaza nilimu inkarn inonok pookin o namba enkipande, netumi taa aibelekenya e pin tene wueji.

Iltung'ani laterewa ishilingini inamba enimishia duo pee erawaki. Nereu ninye reversal arewaki Safaricom metushuku nena shilingini. Neiro Safaricom nejoki ekishuku nena shilingini tenikidip airorie ilo tung'ani kake meeta ninche eng'olon naitumiare nena shilingini.

Kore apa retoto e sirikali naatume iltung'ani nkopisin apeny' idiim taata anota te nkotei e simu oshoo kompyuta eimu E-Citizen. kwa hivo meeta ajaa puuntoki iltung'ani aloo nenia ofisini aas iloo siai.

Euutaa neko tenetumia e kompyuta. Neeko kompyuta tenees elkasi ninchoo sii enkitabuni naisomoki atee pee etuum ateiyeloo enetuu siaii e kompyutani. Eninchoo abaaki mtihani adol tanaa enotoo ninchee enia ng'enoo.

Eltururr le jemaan alee loojira ninye abung'are e nkopii e East Africa pootum o bankii naati nya nkop nyaa nkopii ainooto elkwaak supaat eneko tenebuung' iltung'anak lenchee taana elkasutumani lenchee eneshoo huduma nishaa pee neneree.

Kore aochoki oltung'ani laaterewuaki ropiani maany naa ayaa e simu enye. Naikilikwanaki ninye ajo metaasa reversal to nkotei e simu enye amu kore naa pee airuaki ninye silingini maadung'i nanu silingini ainenen e transcation.

Elikii eneiko teneng'orr enkalendaa enye onomuu silingini e ntikitii endegei enye. Otonoboo sii otarikini nainyarii pee ang'asuu ninye saafari.

Indamunot e kule namelok oleng. Kore kule e KCC ashu enkampuni e Kenya Cooperative Creameries, naa keyioloi ninche tolosho le Kenya amu kenyor iltung'ana kumok.

Ore entoki ekue naifaa pee eas naa ing'oru ina message naitodolu oltung'ani loterewaka nena shilingini. Nereu ina message too nambai naaji four, five, six ashu m-pesa reversal.

Kenaa taata enkisuma e tipat oleng nayieri pee eng'mu enkerai eun era kiti. Amu aibelekenya Dunia metaa mme toki eesi nemetii inkomputani.

Keure iltung'anak kumok aatudumu irropiyiani e sile amu ore pee edumu nena shilingini naa keisho nena shilingini aaku kumok alang enapa pee idumu te bank. Kore ina baye naa kidim neitanyamal iltung'anak epukenya aalak shilingini kumok ebaya apake nemeidim ninche ataas maate.

Ehh kataasishore naa keisupat enkisuma ilo aing'ang'e amu igirra oltung'ani aisuma te wueji pookin nitii. Milo oltung'ani enalakwa ashu ilo sukuul puutum aisumayu. Ore sii nkae toki naa keisupat amu iyau iltung'ani in'damunot inonok tonobo negira aun aisuma makewon.

Teneaku mara Mpesa igira atumunyie silingini kake e namba oltung'ani. Kore sii ninko teniyiolu naa tenang'asu lopeny ajo, ironya nambai naaje pitum nena silingini.